Nĩkwagĩrithia ũtungata tondũ, mbeca icio ciarĩhwo na intaneti, itirĩũragĩra moko-inĩ ma andũ, koguo bundi arĩa mararũgamĩrĩra na arĩa maranyita itemi ũhoro-inĩ ũcio wa mwako, wona ma maheana thogora wa indo irĩa marenda, thirikari no kũrĩha ĩrĩrĩhaga andũ acio, rĩu itiragera, moko-inĩ ma, kũu gatagatĩ-inĩ, moko-inĩ ma kũgerera moko-inĩ ma andũ nginya magakinyĩra ũrĩa ũrendia indo ciake cia mwako, otoguo notakuga atĩ ona arĩa mararuta wĩra mabundi, mangĩrĩhwo na, tuge na thimũ, mũtaratara-inĩ ũcio wa mĩkao, nomarĩkenagĩrĩra ũtungata ũcio, tondũ gũtirĩ kũndũ mbeca marĩhũthĩraga matarĩ na mĩbango yayo, koguo ũhoro ũcio ũkagĩrithia mĩbango ya mĩkao matũra-inĩ, nginya makwa, nĩ tondũ gũtirĩ na wũitangi wa mbeca kũu gatagatĩ-inĩ, mbeca irathiĩ kũrĩa cibatiĩ gũthiĩ na ũhoro ũcio ũgatuĩka wa kwagĩrĩra na gũtuĩka motungata nĩtũramona marĩa marekĩka na mbeca icio.

NĨ tukũragia ngwacĩ, ndũma, marigũ, mĩanga, ikwa, managu marĩa matene marĩ marũrũ nĩ kũrĩ. Ona thũkũma o iria cia tene nĩ kũrĩ tiga rĩu ici cia ngirigaca ici ciokire,.Marenge nĩ tũhandaga nĩ kũrĩ nĩ mega. Nĩ kũrĩ na indo ta nyeni iria thoroko, thoroko nĩ tũrĩaga na ngima. Mboco iria cia tene tiga ici irokire cihũire gas,.Na irio ingĩ cigũkũ ũgũo tũriangaga uguo tũgĩtukanagia.

Ũrathi ũcio nĩ ũthũkagia mĩtaratara ya kũendia indo makĩria kwĩ mũrĩmi, angĩkorwo nĩ mĩkorobia ũragetha kana matunda ma mĩthemba ĩngĩ, ona kana macani, kana kahũa, kana indo irĩa ingĩ ta mbembe, mũrĩmi arĩmaga athiĩ kũendia, angĩkorwo mĩtaratara nĩ mĩgathĩke o kahinda karĩa we agĩrĩirwo gũkorwo na thogora wake ũrĩa agĩrĩirwo kũendia, ĩkorwo nĩ mũĩrĩtwo thogora ũrĩa mũkendia, mũrĩmi ona nĩ gũkua akuaga ngoro kana akahana ta ainwo moko, tondũ thogora ũrĩa noguo mũkendia naguo, tondũ nĩ mũgathĩke. Kũguo mũtaratara ũyũ wothe ũgoka ũthũkĩtio nĩ gũkorwo thogora nĩ ũgathĩkirwo mbere ya mũrĩmi amenye ũrĩa ekũendia indo ciake, hau ũkona mũrĩmi nĩ arahinyĩrĩrĩka na maũndũ maingĩ magoka makĩhĩngĩcanaga kũu gatagatĩ na ũgakora nĩ mũrĩmi ũrahinyĩrĩrĩka no arĩa nĩ maramenya ũrĩa mareka, tondũ harĩ o kĩndũ hihi monaga kũgerera maũndũ-inĩ mau mothe.

Ĩ tekinoronjĩ nĩteithĩtie, woneki wa, marũa mau, nĩ ma gũciarwo, kana gũkua, kanona mohiki, nĩgũkorwo rĩrĩa wathiĩ teki mũtandao-inĩ, thirikari ĩthiaga o mũtandao-inĩ, ĩgacaba, ĩgacoka ĩkaruta, tiga no ũngĩenda kũ kũthiĩ kũikaria andũ metereire, maũndũ mao ũhoro ũcio wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ wa naihenya mũno, tondũ, nĩ kambiuta ĩraruta wĩra ũcio, ti rĩrĩa gwathiagwo maratathi-inĩ, ũgacoka ũgaikario, magĩkaihũrio tondũ, níkũraga kahinda ka nginya mwandĩki, mũcaĩni wa nyamũ icio, koguo tekinoronjĩ ĩgakorwo nĩrateithĩrĩria na njĩra nene, no thirikari nĩbatiĩ kũrũmĩrĩra ũhoro ũcio kana, mũtaratara ũcio nĩũrũmagĩrĩrwo, wa kũhiũhia maũndũ mau, matige kũ, gũkorwo makĩnyitana, matige gũkorwo magĩbangĩrwo raini, maũndũ mau magathiĩ naihenya, nĩmagĩrĩirwo gũkorwo na mũtaratara wa kũmeka ũrĩa kwagĩrĩire na makahiũhĩrĩria maũndũ mau naihenya.

Ndaheo mũthenya nĩ Ngai ũngĩ mwerũ nĩndĩmũcokagĩria ngatho ndokĩra, ngacoka ngakĩambia kwĩharĩria, ngaruga cai, ndanyua cai ngethamba, kana ngatiga cai riko ngathiĩ gwĩthamba, ndiramaka ka maĩ nĩ mahiũ ka nĩ mahehu, ngakora cai, gacai nĩgatherũku, ngakĩnyua, na kĩrĩa ngũrĩanĩria nakĩo nígetha ngagĩa na hinya wa gũthiĩ mũthenya ũcio, ngathiĩ ngeharĩria ngehumba, ngauma, ngehumba o wega na ngauma, ngagĩthiĩ ngoya ngari, o ya gũkĩnginyia kũrĩa ndutaga wĩra, ndakinya rĩu ngagĩthiĩ, ngambĩrĩria ona ihoya ngĩingĩra wĩra, tondũ maũndũ nĩ maingĩ, na ihĩngĩca nĩ nyingĩ mawĩra-inĩ na mũtinakĩrarania na arĩa mũgũtindania, ũgakĩũria Ngai agũtongorie, mũgakĩambia wĩra, mũkaruta, mũkaruta, matha no marathiĩ, gũgagĩtuka, ningĩ ũko, ũkoya indo ciaku tũmĩrigo twaku, okorwo nĩũgũthiaga ũkĩgũraga tũindo ũgakĩinũka ũkĩgũraga tũindo tũrĩa ũrĩruga, ũgagĩcoka nyũmba, na Ngai njega gũgagĩtuka o rĩngĩ, tũgagĩkoma na mũthenya waku ũgathira oũguo na noũgũgĩcokia ngatho nĩũndũ wa mũthenya ũcio.